Andũ a kenya nĩ marĩaga irio mĩthemba mĩingĩ kũringana na kũrĩa marereirwo. Irio iria irĩagwo o mũthenya nĩ ta ngima, mũcere, cabaci, gĩtheti na mũkimo. Irio ici nĩ ciraagwo na gĩtowero gĩa matharũ, matumbo, thamaki, matumbĩ, mboco, ndengũ, njahĩ, kamande na omena. Rũcinĩ akenya aingĩ nĩ mendete kũrĩa irio ta mandathi cai na mũgate, ũcũrũ, ngwacĩ, ndũma marenge kana irio cia mũrara, oho nĩ mendete kũrĩa irio na kachumbari na ikondo. Mathainĩ ma hwainĩ no ũkore andũ aingĩ makĩrĩa mbembe ya kũhĩhio kana ya mũcamũro thambutha kana njũgũ karanga.

Bengi ĩrĩa nene Kenya yũĩkaine ta Kenya Commercial Bank KCB .Bengi ĩno yambĩrĩirio mwakainĩ wa ngiri ĩmwe magana manana ma mĩrongo kenda na ithathatũ na nĩ ĩrĩ a memba aingĩ mũno. Bengi ya KCB nĩkoragwo mabũrũriinĩ mangĩ gĩtarũinĩ gĩa Africa ta Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi South Sudan na DRC.KCB nĩ ĩkoragwo ĩhĩbĩirie mibango ya kĩrĩu mĩrutĩrĩinĩ yao ya wĩra tondũ nĩ kũrĩ KCB Mpesa, internet Banking na Agency Banking. Mĩtambo ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria gũkinyĩra mamirioni ma andũ arĩa marabatara ũtungata wao. Aruti a wĩra aingĩ a thirikari na makambuni manene gũkũ bũrũriinĩ mahũthagĩra KCB kũiga mbeca ciao gũkoba o hamwe na gũtũma mbeca, KCB nĩ ĩkoragwo na ũtonga wa tiririoni ĩmwe turuma inya na nĩyonaga baita nene.

Nairobi nĩguo mũciĩ mũnene wa bũrũri wa Kenya. Nairobi nĩyũĩkaine ta mũciĩ mũnene Kenya, na gĩtarũ kĩa Afrika. Nairobi, nĩyo taũni ĩrĩa ĩkoragwo na rũnyanjara rwa nyamũ, thĩiniĩ wa thĩ. Rũnyanjara rũrũ, rwĩtagwo Nairobi National Park. Gũkũ nĩ gũkoragwo na nyamũ mĩthemba mĩingĩ, ta mĩrũthi, a mĩitĩrĩro. Nyingĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ma kũgũcĩrĩria agendi, mũtitũ wa Karura, Bomas of Kenya, Girraffe Centre, na mangĩ maingĩ. O ho, Nairobi nĩ ĩrĩ mathukuru manene, ta University yaNairobi, Strathmore, na USIU Africa. Ningĩ, nĩ kũrĩ matuka manene ma kũgũra indo ta Two Rivers, Sarit Centre, west gate na mangĩ maingĩ.

Atumia Amaathai nĩmekĩraga mindira matũinĩ mao nĩũndũ wa itũmi citiganĩte, wambere mindira nĩ ũndũire wa Maathai kuuma tene, mindira cionanagia gwĩtĩĩra ũndũire wao ũrĩa mahotete kũgitĩra kwa ihinda inene, atumia nĩmekĩraga mindira matũ nĩgetha mathakare, nĩmekĩraga mindira cia mĩthemba mĩingĩ imwe ngũhĩ, ndaihu na cirĩ na marangi matiganĩtĩ, mindira ici nĩcionanagia rika rĩa mũtumia kana nĩmũhiku na wĩra ũrĩa ahetwo rũrĩrĩinĩ rwao na kana nĩ arĩ mwana, kwa mũhiano rangi mũtune wonanagia ũmĩrĩru na hinya nauwo rangi mwerũ ũkonania ũtheru na ũgima, mindira nĩciĩkĩragwo hĩndĩ ya maambura ma kũgimara, ũhiki kana magongonainĩ maũndũire wa Maathai.

Thutha wa kũgetha mboga, nĩ ũndũ wa bata gũkua kahinda kanini nĩgetha kũrigĩrĩria citigathũke. Mboga nĩcithũkaga naihenya mũno, na rĩrĩa ciakuo ihinda inene nĩ cihohaga, cikoma kana cikabutha, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria gũthũka ũũ atĩ citingĩendio, na ũguo kũrehe hathara.